Pichani koparu ngamieet ne tagu kole ka koii ako tagu kole mitei chepyoso yo neripei. Pa kamanut missing' kerip ngamiok rng' kurgat amu imuchi kotaret icheget chego ako muchi kora koiiyo si kopiit kochang'aa ngamiochotok si komuch kealda anan keeny ke am. Tionyitok komuchi matkoamiss kora eng' petushek che chang' kopar kole ma oo missing' gharamet nepo ngamiok. Anyinyen missng' chegoap ngamieet kora ako paipachin piik missing chenyoru kolu chechotok.

Pichaini koparu amitwogiik che anyinyen che kakinde saniit, chotok komitei mchelek i ako mitei pendo kora, mitei ngwek che nyalileen kora. Eng' chopet ap pendo ketile kityo pendo tatiam kioo korok komakisus. ko kakioo pendo anyun ko kakorur ko muchi kisus anyun kepaishe nyanyek ak kepaishe mwaita kotaku kou nitani kapsa ako anyinyitu missing'. Eng' mchelek ko muchi kinde mwaita kitikin akisus karatiek tutikin amu tagu kole mitei yutayu atiam kerang'chi peek kityo aki ken ssaishek nekit tiptem tetya keteschi chumbiik inyoru amitwogik anyun che u chutochu che kakipaar eng' pichait.

Pichaini koparu teta ne uni ka ii sarameek somok. ago tagu ngaro pichaini kopwatwa kole pa kamanuut missing' tuga che ke kee amu imuchi kokon chego che chang ako muchi koii moek che chang'. Nge pai teta komye kou ne u ni kakipor eng' pichait kou ntoni komuchi koi sarameek tanyatak ago muchi kopaipachi missing' kapatindet ako muchi kora konyor chi gei chego che chang' missing' inendet. Inaker tanyi kopwatwa tuga cha kipaishe kepae hay chotook ko susweek che kikolei, kotindoi chego che chang missing' tuchotok ako chot che iitos sarameek missing'. Pa kamanuut kopachi gei chito teta ne u nitok agot nda agenge kityo.

Pichaini koparu chito nemi kokwerie kiit ne u ndegeit ne kikichop notok ne kikure drone ne imuchi kepaishe remote kekweriatei. Ako muchi kepaishe kindee mbolea chaiik ako muchi kora kepaishe kendee anan ko kipise ya kemei. Pa kamanut missing' kiitok kekure drone akimakchinigei chito neng'am ne ingen kokweri ako muchi kokweri komye kiitok si kopit kopaishe komye. Imuchi kora kepaishe eng' pichaishek amu imuchi kinde kamerait ng'uny yo anan ko pichait si kinde kityo kowa parak atiam keyany kopir picha. Imuchi kepaishe eng' tumweek, ya mitei tumwek ake mache kepir video ne muchi kotepi kepaishe tugchutok kikure drone.

Pichaini koparu chumbiik ap tuga che kikure sidai chotok che tindai minerals chepo tuga chepo chego missing'. Inaro chumbichutok kopwatwa tuga chepo dairy che kiripei che echeen che muchi kokon chego che chang' missing' agoi litaishik konom agot eng' teta agenge eng' petut agenge. Chumbiichutok komuchi keteschinachi pek anan ko tiang'iniik chotok che kiking'aa si kopit ke pae tuga. Imuchi kora keteschinachi susweek cha kikole chotocho kipae tugaa, ake teschinachi molases kochame tuga missing' ago konu chego che chang'.

Pichaini koparu piik che kanam kito, mkebesit kidogo, ne tagu kole uni mitei kerichek mkebanitok. Ako eng' korenyu ko kiaroo kopitunat mkeboshek che u chutachu eng' anda mangen ale kipaishe keliachin amu daktari inekei ne muchi komwachi chito olepkopaishitae kerichek.

Pichaini koparu chepyosok aeng' ako tagu kole kelach shatit netindai pachit nepo serikalit agenge kopar kole chito ne po serikalit anan ko kipoityot nepo serikaliit. Tagh kora kole uni dakitariat chichitok amu pachinitok kepaishe missing eng' ngoroik ana ko labcoats chotok chepo daktarishiek. Ngap komitei poishet nependati daktarishek ebg' olin po resop kokerati ole u piik ako muchi kotaret icheget, piik che tindai mianwogiik che terchiin. Pa kamanut missing' kopendat daktarishechutok amu imuchi komitei piik chd tindai mianwogiik ama kanye icheget ko pa sipitali kosup gei ak chepkondok che mamitei anan ko amu nee chechwaget che ma mache komwa .

Pichaini koparu piik aeng' che uni mitei koteche samakinik icheget kopaishe melit. Tagu kora kole kakinam samakinik somok che echen ako mitei agenge ne kanam chito ne tagu kole oo missing' ako yame keam agenge koek keny. Po kamanut missing' keyai poishonitok eng' kokwet amu yareti kichanaek anan ko mestowek konyor poishonik che yae. Ako poishonitok ko muchi konyorchigei chito melekwek che echen amu eng' aldaishet ap samakinuchuto ko muchi konyorchigei chito rapinik. Mitei parak maket ap samakinik missing' notok koyae koaldaak eng' siro ako yae konyor kapatiik chepo samakinik melekwechutok anan ko pichutachu teche samakinichutok.

pichaini koparu piik che chang' ako tindai kamerait chi age tugul kole pire pichait. Pichaini kole uyo piik cha igoitoi logoiwek ap emet che imuchi kopir pichainik icheget sikopiit koitchi piik tugl eng' emet ko mugul. Eng' poishonitok imakchinigei ni kapsa kopir pichait komye ako ngen ole yoitoi kasi pichainotok. Nepo aeng' imakchinigei kora pichait ne kararan kapsa ako neimuchi kopir pichait ne tagu komye ako muchi koityi piik eng' emet ko mugul. Po kamanuut missi g' keyai poishoni amu eng' poishonitok komuchi konyorchigei logoiwek ap emet piik eng' komasweek tugul che terchin eng' emet ko mugul.

Pichaini koparu chepyoso ne nekit kochut ko ak koparu kole mitei ak poyotnyi, akoparu kole tareti poyondonitok missing' eng' period initoni nekit kosuuch lakwet chepyosani. Inaker poishoni kopwatwa ole kinyigis mama nenyu ako kicham amitei yotoyo atareti sait age tugul Pa kamanut ketaret kwonyiik che mitei che nekit kochut ko ana ko che tindai aliet ne u nitani amu itareti kopaipaitu icheget ako notok kotareti ket komye lakwet eng' moet. Pa kamanut kora kimut clinic atian tugul si kopit kekere lakwet eng' moet.

Poishonu koparu kartasishek che mitei piik anan ko mitei suraishek ap piik che terchin ako tagu kole uni karatasishek cha kipire kura chutok. Pa kamanut keyai poishetap piret ap kura amu imuchi kokwechigechito kandoindetnyi ne ingen anan ko nechame anan ko neipwatchin kole imuchi koyai poishet inendet. Pa kamaut missing' poishnitok amu kokokachi piik kayanet komuch kokwei kandoikwak icheeget amakoi kolasimishan chi chito age kokwei kandaoindet ne mamache inendet. Imuchi kokwei chito kartasitnyi tatiam komakan chito ne mache koik kandoindet ako ma lasima kora koparchi chi age tugul. Ye kakopar chito ne kamache ko muchi kokaita kityo karatasinotok si kopit ip kiit kenyor matokeo.